Ũndũ ũyũ-rĩ, na arĩguo ũhandi wa mĩtĩ-rĩ, wĩ na ũguni mũnene mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa. Nĩ atĩ, nĩũteithagĩrĩria na kũgucia mbura. Mĩtĩ ĩno yahandwo-rĩ, yaneneha nĩgũteithĩrĩria gũtũma rũrĩrĩ rwitũ rũtikathĩne nĩ irio, rũtikage mbura, na tũhote gwĩkira, kũgĩa na irio cia gũtũigana mahinda-inĩ me mothe.

Ici nĩ nyama cianĩkĩtwo nja riua-inĩ. Gĩtũmi kĩa ũndũ ũyũ nĩ atĩrĩrĩ, nyama ĩno yanĩkĩtwo rĩua-inĩ rĩ, nĩ ĩhotaga kũniara maĩ, nĩgetha, ĩkahota kũigĩka kwa ihinda iraya. Ũguo nĩ kuuga, mahinda megũka rĩ, nyama ĩno nĩ ĩkũhota gũkahũthĩka, na ĩkahota gũkorwo ĩkĩrĩo ta irio, na, andũ matikaga gĩa kũrĩa.

Ndĩreciria mbũri ĩno no ĩkorwo ĩkuĩte, na no ĩkorwo ĩkuĩte nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte. Wa mbeere, nĩ ta ĩroneka ĩibĩte nda, kogwo no ĩkorwo hihi ĩrĩte kĩndũ gĩkamĩthũkĩra ndainĩ ya yayo kana o na rĩngĩ no ĩkorwo nĩ kũrũmwo nĩ nyamũ, ĩkamĩtihia kana ĩkagĩa thumu thĩinĩ wa mwĩrĩ wayo.

Ingĩruta mũndũ na kwamba kũmũtarĩria nĩ kĩ gĩkĩ. Nyambe ndĩmũtarĩrie ĩno nĩ nyeki nyũmũ, ĩgacoka ĩkohwo, nĩguo ĩhote gũka kũigwo handũ kĩruru-inĩ, ĩkahota kũheo mahiũ mahinda-inĩ megũka.